Ore tenadol ena na kadol ajo ewoi ene nateshetaki nepiki enkare audibtaa enkarebamu adolta taa isinki lenkare naata ntaapi neaku kadolta ajo kewpi naikarako pepiki ntokitin nauni ashu aa enkang oltungani amu adol ta ajo ketii enewueji stairs nadolta naa ajo keosho orangi oibor neaku kesidai ena oleng amu ewuo oekenyi kajo enkarebejo alotu aaok nedoli naa neaku adolta enegira aiko petumoki aisika neaku adolta ajo ketii maendeleo sapuk oleng keeta wuejitin naitukieki nkaek ebaki na wuejitin nateshetaki peyie easishoreki ebaki na ketii nchooi

Ore padol eletungani nakadolta ajo oltungani elebomirita olduka le empesa empesa ena amu kajo nanu simui natii ntokitin naijo earphones ntokitin oshibnaasishoreki osimui adolta ajo egira aeniki ewaya shumata enaaji ebaki na oltaa epikita eeta ke maendeleo naasita tiatua enaaji enye nakesidai enasiai namiri simui amu keyau oshi faida sapuk amu meeta oshi oltungani nemeyieu neeta esimu nisulaki tenarishata aa ore simui kidim iltunganak neasie biasharani nainakata itum oltungani oduo lingira aasie biashara na ore esimu ninye itumia ltunganak kumok airiwarie ropiyani.

Ore peyie adol ena, na kadolita oltoki laijo orbaket, oltoki sapuk oitadokini inkulupuok, nepiki fertilisers, pakitadokini taa orpaip otii enkare. Ore ake etiu nejia, nipik kuna kaitubulu inonok adol etipikaki tene inkaratin. Nepiki impuka. Nepiki irnyanya. Ah ore peyie inkunaki nejia eunoto, nipik nidumu aladuo paip, adol etii likae opik ilo paip enkare oitadokino atua enaduo kasuku. Ore inakata, na keeku kebulu kuna kaitubulu inonok aitobiraki. Amu, keeku ketii enkare aitobiraki naa kejing'ita tiabori. Naa, meeta naa entoki naitoki amit enaare, meteleku kuna kaitubulu inonok ake naok enaduo are nitipika. Neeku ore enasiai, kesidai oleng amu kitelelek inkaitubulu pebulu.

Ore enasiai temurua ang naa inji oshi siiyiok kinkunaa esiai ebucher aa ore ena adolita emashini nagira eletungani adungie iloik aa itayio duake nkiri pookin niaku etaa tenakata iloik ekigira adungdung. Kidim naa kegira adungdung pee elo ayierie supu omotorik nebaiki negira adungdung pee emiraki iltunganak . Aa esiai enasidai naa keeta market oleng temurua amu enyor iltunganak nisulaki ilenkopang ashu irmaasae inkirik , kenyor tenkaraki keeta oshi afya sidai tosesen , aa kidimi naji neyiengishoy neoki motorik tenkaraki ake petum oltungani osesen sidai nerishie moyiaritin nena motorik amu kepiki irkiek loormaase .

Ekaidim atolimu ajo, ore enasiai naa iltung'anak kulo pae oitasheki enoshi turrurr loji KRA. Ah ore KRA, na ninche oshi loitasheki kuna siaitin edung'unoto oropiyiani e kodi. Ore lelo tung'anak na iltung'anak lelo oota ropiyiani oleng. La kelaki aitobiraki ormushaara lenye. Neeku kadol kulo tung'anak ajo, ebaiki naa eeta nabo enye naishooki tene certificate ashua empalai akeyie enasiai, noku kegira naa aisho olikae ashu aisho enkae ni appreciate esiai nataasa. Aipongesa. Ore KRA, nesiai ena sapuk oleng tolosho le Kenya. Amu, eeta naa ropiyiani tenkaraki etii iltung'anak kumok isiaitin, ekaunti one government isiaitin kumok naidim atudung'u iropiyiani ekodi.

Ore Kuna tokitin naa maua oshi Kuna nabulu oleng tenkop ang amu ebulu oshi Kuna maua nisulaki tenesha ee nyor iltung'ana kumok Kuna maua ketii ninye iltung'ana oopuo aun tiag nitaman nkajijik enye tenkaraki ore Kuna tokitin naa kaisidai oleng naa keeta emua sidai naa keta ninye oshi orng'usil sidail oleng nisulaki teninguaya too ntimi ore Kuna tokitin naa ntokitin sidain nidim naaji oltung'ani niuma nimir nainyiang'u iltung'ana amu kenyor iltung'ana enkuso neeku kenyoor atum too nkang'itie pee eitobir compound yaag metisidana oleng

Ekelelek ena siai oleng erewata oo baisikili amu ore naaji eninko tenkisuma naa eliki ake metaa ore Ako pee ejig enaduoo baisikili nerorua kulo tokitin oshi ororuai nerorua ake nibelekeny paa ketumoki aibung'a kuneeuejitin naibung'ieki burek amu enakata ake eyiolou atarewa ena duo baisikili ore ena enadulitaa ena tasat ee etupukuo tiang adolita Ajo Nena engag naikara aitobiraki tee sekengei kajo esiai eloito aas ebaiki naa Nkera esho irkeek lee lepolio amu adolita nenapita orbene Neeta ntokitin too nkaik neeku kadol Ajo ebaiki naa edakitari ena tasat maishoo Nkera irkeek naa ombaka netang'asa alo sukuul peetum enkariano sidai

Ore ele tung'ani adolta, naa kegira aikumkum intokiting nayierishoreki, enaa enoshi naji intokiting akeyie naikarankishoreki. Amu adolta, egira aikumkum tiatua orkiti toki laijo kegol newoshiwosh aikumkum kajo kejo naa peyie etumoki atipika endaa enye, nadolta si nkulie natii isaanini kumok sikitok ng'iroin ntokiting kumok nara nashulushula. Naa kajo kejo ade peyie eyier pookin. Endaa ena sidai na kajo ore ade peku eteyiara na kisaidia oleng. Naa, adol ajo, entim etii ele tung'ani. Maa ang'. Etesheta enkiti woji enye tene, natonie. Nidolta najo keeta irkeek loyierishore. Ebaiki nenkiti kima ade etur tene, neyierisho.

Eenkaji ena naomonie esilamu enkai enye amu ore peidol ena aji shumata naa ketii enakiti toki oshi namaana napik ninje esilamu benderani naa keomon oshi ninche esilamu enkai enye oleng aa edol elomon saa Saba endama ee keeta oshi ninche enkajit tenelotu enkata enkomono enye oleng ore sii etaa oshi nkolong'i naene karibu olapa mepuoi abol naa ore sii pee epuoito abol neyauni edaikin nishori iltung'ana lemeeta nenyai sii endaa enolog nisherekeyai tolosho pookin ake

Ore padol ena, na kadolita oldakitari wentasat naibung'ita enkerai. Ah kitodolu ajo, entasat ena olturkana. Amu eeta nena masaa olturkana temur. Naa, ebaiki naa enakerai kiti ebakitai, akilinik eewua. Amu, adol ajo ninye naa ipimito ele dakitari. Ah ore oshi nkera, kepuo kilinik olapa ledukuya, ampaka olapa lioudo epiki osindano. Ore si pe iput olari, nitokini apuo aitong'aki olchani enkutuk. Kisidai enasiai tonkera amu keret inkera amu kibooyo imoyiaritin kumok tonkera kutitik kulo keek. Neeku ina oshi pee, ejo ildakitarini pemitudung'ori nkera tekilinik.

Ore peyie adol ena , adolita ajo irkitarini kulo logira ai strike eyieu naa esipata , ore pidol tene enapita nkardasini naigero ntokitin natemena onayieu nitaas sirkali , naa ore ildakitarini iltung'anak kulo lemaana oleng' tenkop pookin amu kebak iltunga'nak tomoyiaritin napasha ipim ake ninche iltung'anak nikincho irkiek likiret nikinchiunyie ina moyian , niaku sidai naji tenening'u sirkali entoki nayieu ildakitarini nitaasi peyie itaas peshuko apuo isiatin enye tenkaraki.

Eh ore padol enasiai, na kadol ajo ildakitarini ah nurses ninche kulo logira ai strike. Adol ajo etanapa duo irkadasini sapukin, loigero kuna tokiting nayieu, netii loigero intokiting nemekure eyieu nitaasi. Ebaiki naa kikiti ormushaara lolakitai tesirkali, nebaiki naa eimuteyieki ormushaara lenye eitu elaki. Neeku, ina pidol ajo iputa duo irbarabarani, tining'or sai neeku idol ajo mokure duo eeta eneim egarri ata nabo, tenelo nelotu aim ele barabara. Tenkaraki, iputa duo ildakitarini inkoitoii.

Ore enabae, naa edala erata empira onkaik, naa kesidai enetipat amu, kelak osesen, naa ore si iltung'anak kumok, ore enkata nemeeta esiai niasita, nilo adala empira naijo ena. Amu ore nabo, kisaidia indamunot, metaa keesisho esidai, tenilo akuet. Aiteneneng' osesen. Ore enkae, keret si osesen, aitaas entoki naji mazoezi, eneneneng'u oltung'ani, netum biotisho, naa negolu mpaka si iloik lenyanak, kegolu neneneng'u.

kaidim atolimu ajo kanyioo nagira asa tene, ore ele payian naa inkilani emirita, ore ele payian naa olbiasharai. neeta enkiti kibanda enye natii inkilani naamirita, isikualini oo ilpapaaini emirta oo ilpaapaini emirta ele tung'ani neton aa ore enabiashara enye ketiu anaa enaiterunye , ketiu enaa eton aa kiti amu kadolta ajo ijo sii duo emeeta intokitin kumok neton sii etu egolu amu enaata naaji aa ime boo etii ena kata idipa anoto olkiti duka lenye omirie kuna kilani pee menya enkolong'.

Ore entoki naitiship ena siai, elio naa oltung'ani oidurita ebaiki ake negira ele payian aidur amu adolita enapita oltoo le enkare. Ore ele tooo, naa ore tipat enye ele naaji ele tung'ani aitumiya, tanaa metii enkare enkop naloito, naa ore ele too ore enkata natum enkare, naa ninye elo aoukunye paa taanaa elo ake neaku meatai enkare, nemenyamalu. Neitoki sii ele payian aaku enapita olmatiress, ore ematiress, ninye naa elo apetaa, neaku tenemeata ninye aitoki tenkaji, neata ake ninye ewueji napetaa, pemepetaa naa enkop. Neitoki sii aatau gas naa ninye eitaa enkima, nayierishore, neaku keitodolu ajo mepukoo ake ninye ele payian tenaaji.

Ore eninko pee inya ena, ore taa kuna, etii intokiting kumok. Etii smokie, enaa nkiri oshi itobirieki. Na tininya ninye, naa ilo ake nijoki ele payian oltung'ani akeyie omirta, pedung',nikidung'oki tenkalem. Nikipikaki kashumbari ena nashula irnyanya okitunkuu. Nebukoki naji enoshi are ornyanya. Ore tiniu ninya ormosori, naa keng'asi ake awosh tenkijiko nitayuni nena kinyat eoriok, nedung'i taa sinye tenkalem katikati, nebukokini nena tokiting okashumbari, nebukokini aitoki enaare ornyanya, nisirisirakini enkiti shumbi, paitumoki taa inakata ainosa.

Ore entoki naituship tena siai. adolta iyekenyi naaibor kutukie. inosita ilnganayio. naishoo oltungani. naa ore Kuna nguesin naa ine ntim oshi. neetae kulie, naa keeta ninche olale lenye. anaa kulo tenakata lidolta. neeku ore entoki etipat tene. itodolu ajo ketii iltungani ogira aitoti aisho edaa enye. naa ketiu anaa kitegena Kuna guesi amu .egira ake, aadumudumu moobo. ena toki naishorita ele payian. nemegira aaro. neeku kitodolu ajo, entoki ena naitegenaki. neeku keyiolo entoki naasita. nimitoki sii aata esumash. nemitoki aitanyamal iltunganak oopuonu aadol, aawuaoarie daiki enye amu keraposho.

Ore tenadol ena, nadamu intokiting kumok. Ore ena naa orbuket otupukuo. Egarri naa ematatu naikumo oltukutuk. Naa kadamu njere, ekeyieu niteng'eni olorere. Ore oltung'ani loltukutuk, niteng'eni ninche pee melo akata meeta ena opiyia elukunya naji helmet. Nabo, ore si enkae, nejokini iltukutuki pemeitoki akuet amu ninche logira ayau ena nyamali. Pa tenetii oltung'ani oltukutuk, niakikisha njere mekuetita keloito abaraki. Neeku si kulo tung'anak logarrin loing'orisho sininche. Nemekuet sininye olderefai legarri. Pemitokini aiturraa enkishui oltung'ani, tenkaraki inkuti baa naijo kuna enkalano.

ore kuna naa iltooi le nkare naa ore entoki nadamu nalotu indamunot tenadol ena naa enkop nemeetae enkare ekutosha, isulaki tiatua inkajijik ore kuna kwapi nemeetae inkariak naa esesha aa kuna garin oshi niche oo isirkon elaaki iropiyiani neeki enkare neeku ore entoki nadamu naa sidai tenaa ore oltung'ani, otii ena maisha nemetii enkop enkare naa nedamu ena biashara, naitumiyai ena ari amu keeta ena gari tipat oleng' odim naaji ninyang'u, ninyang'u sii niche kulo toii esiana neeku iyie taata oitamanaa enkare nimir kila oltoo inchilingini orbaine.

Ore ena naa choo ore ena naa bathroom ena eetatuaji ore ena siai naa kisapuk tenkopang' enkaraki taa naa keeta iltung'anak pooki too inkang'itie ibafui ,ashu ichooi, naa ore ena toki naa ninye itumiyai oleng' tiang' neyieu sii naa ore ena toki nadoolta ena burashi eshoo, naa kila shoo ashu bafu neeta amu ninye ewojieki pee mitumiya iltung'anak inkaek enye pee erishe ate olchafu neeku ena burashi naisaidia amu kewoj esimiti, naa kewoj sii kuna sunda aitobiraki, tenibukoki duo naaji osabuni niwoj oleng nitayu olchafu pooki katukul neeku kisapuk tenkopang' ena siai.

ore eng'eno niyieu pee iyas ena siai naa eji naa eng'eno eyieu niyiolou esiai oo iltukituki, neyieu niyiolou aisuma esiai naji mechanics ,pee iyaku olmakanikai loo igarin niyiolou enikoni tenitumiyai imashinini, oo imakanikani, niyiolou eninko teniyiolou shida naata egari ashu oltukutuk ning'as ayiolou sii irubat pooki egari, ore enkae tayiolo sii irubat pooki oltukutuk, paa teneeta ake oltukutuk emoyiana naje naa iyiolou pee ming'ialaki iltung'anak amu keeta ninye oltukutuk enkima pee melo ake apejoo oltung'ani lo ntukutuk neeku keyieu oltung'ani oisomeya enasiai.

Ore esidano enasiai naa emirata ninye onkuk ena , ee ore tipat emirare onkuk naa keeta nkuk ropiyiani oleng , aataa ore enkereni anaa enakiti nidolita naa kemiri mia mbili ,ore endabaket sapuk , nemiri ninye ilokasuku mia nne, ee ajo oshi ore orkunia naa miayi napishana. Ee keyieuni nkuk amu keeta nkuk sokoni sidai amu kinyiangu iltunganak nisulaki iletown oliang amu menya ninye enkima , meya ropiyiani anaa kuna kulie kimaitie orgaasi , naa keyier kuna daiki nayieu enkima sapuk naya kata.

Ore enabae naa enetipat tenkaraki ore temurua ang naa keshet iltunganak inkajijik oleng naa ore kuna naa imbaoi nashetiki enkaji , eisidai temurua ang amu kinyiangu iltunganak imbaoi amu keyieu pooki ngae enkaji sidai nasheta naa meeta naa meeta enkaji esoit ashu enkaji emabati , keyieu ake pooki embao , meeta enemeitumia imbaoi peshetieki amu ninche naa itasheyie enkaji naa kesidai enabishara oleng.

Ore ena naa metii enkopang oleng tenkaraki ore diininye enkopang naa nekwa kwapi nemetii ositima neeku meetae kuna tokitin amu mikiata yiok ositima naa meeta naa enintaas enatoki miata ositima , naa ore naa iltung'anak lenkopang' meeta enkang ashu eweuji ninepu eetae ositima , neeku mmee sapuk enabae , enasiai tenkopang' katukul.

Ore entoki naitishiip tena siai. naa ore ena siai naa etata empira enoshi oorkakisisi.ee ata dii ninye nkera nkayiol kutiti ata ntoyue. amu ore oltungani olo adala. ira oltungani sapuk ashu otii. kelak enkiguran. ina kiti kwetatat osesen. naa kisho iloik metagolo. ore. Dii ninye moyiaritin anaa emoyian esukari .e moyian e pressure naa kipunguza Ina kwetata. neeku kitiship dii oltungani osesen naa kenyor oltau sii ninye.